Sibitalishek komiten tuguk chotet cheyoche kisub sikobit kerib sobetab chi. Agetugul nesabe ih ak sikobit komaimuch kobeten sobet inendet. Anan sikobit komanam mianogig alak. Ko en yuton koyoche kisub tuguk chechoton koboto keker kele kakikochi kerichek chetom kosir betusiek chekikisir kele mayoche kokoita kosir betusiek chuton ih akora koyache kerib chito kikochi kerichek che chekikikochi akesirchi kelenchi , ilukui anan kiame kerichechu betusiek cheten kole. Kiache kesichi ak koarorchi komie en kutit noton nekutos sikobit konai chichitet kora koyoche keboisien tugun cheuu sindanosiek ih , chekakeboisien komat kegetige keboisien choton, ngamuun atkerut chito ake akenyakeruten kora chito nekikeboisien ake neter komuch keib mianiuek kobun chito ake inya kinamnda chito age. Koyache kerib noton kora kot missing. En sipitali kora koyache keker kele tililen tuguk tugul chekiboisien che choto ko mara akot korik choton chekitoreten ke koyache kerib keker kele tililen olerue kora bik che miandos ko tililen. Koyache keribta.